Ore taa muradi nanu nataasa enturore natuuno irpae, naun sukuma, naun mpoosho natodua ajo kebulu pookin esidai bora ake metaa ekeeta irkeek o enkare naitosha.

Ore taa nkiasin esirkali naayauaki atua ilchambai pee eret ilaturok naa etoinyua aayau embolea neyau sii irkeek oisujieki nkaitubulu pee menya naa nkukuuni.

Ore enaidim kulo turruri kutitik looropiyiani ataas peyie eret ilaturok loochambai naa piing'oru mpisaai naaturunyieki nkariak nenyok aishooyo embolea pee ebukoki ilaturok ilchambai lenye pee etumoki atuun enda, nekesu endaa tesapuko nena naai iindim ataas pee isaidia iltung'anak ilaturok lolchambai.

Ore nkipangat naatipikaki naa kenyokita kaunti aiteng'en ilaramatak peyie pee mitoki aaku keeta nkishu kumok nemitoshea ilchambai, nenyok aaturoki nkariak peyie tenelotu olameyu netum nkariak tenetaana ning'oruni sii mpisaai naishorieki nkishu nkujit tenkata olameyu.

Ore ina siai enkiremore temurua ang' naa keeta ngolikinot kumok oleng' amu mikitum oshi iyiook enchan tesapuko neeku kenyokita iltung'anak airemisho kake meetai nkariak naitookieki ilchambai.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai adolita ajo ntare nena nainosita shumbi naa adamu ajo ntare nena naabulu aasidan eeta iseseni sidan naa ntare naa tenimirr nikincho iropiyiani sidan amu ntare naa naitobiritai.

Ore entoki naaidim atolimu tina pisha naa kadolita ajo iltung'anak kulo looetuo tenebo tenakaraki esiaai olchambai atoduaa ajo etuuno irmatunda arashu mpuk, endaa netubuluta.

Ore enaikunari ena siai temurua ang' naa kenyoki aaun endaa eshepita endikirr pee meya naa enkare teniun egira aishong'ishong' aadoyio naa endaa nabulu esidai naa ewueji sidai naidim endaa atupukunyie aa sapuk.

Ore mbarakinot naatipika nkapunini naishooyo isilen aisho ilaramatak naa kenyok aiakikisha ajo ore oltung'ani opoito aisho esile naa oltung'ani oidim aanoto osiligi teninye ajo keshuku naa kegira ilaramatak aisaidika tenkaraki kuna ampunini.

Ore taa erewata ooropiyiani tesimu naa kiidim aisaidia ilaramatak oleng' amu tenelo nikigoliki naa irriwaki oltung'anii iropiyiani nikirriwaki naai entoki niyieu itii ake idialo enturore arashu olchambai nikiidim ayaki embolea arashu pooki toki akeyie niyieu.

Etai taa nkampunini kumok naa ore nabo naa World Vision neetai enkai naji Dawn Alowa naisaidia ilaturok naa kenyok aisaidia metaa tenelo pee epuku hoonyo torrono naa kepuo aingililia pee epuoi naa aaret lelo aturok.

Ore taa iroruat nalo aya naa ore enadukuya naa kanyok ainyiang'u embolea nalo apik olchamba lai peyie ore ake ena daa nalo aun naa kelo abulu tesapuko metaa tenelo namirr natum mpisai nashukie esilo eloon.

Ore taa nena tokitin naa mpoosho olchamba naa ore eninko pee ilo aitobirr ore ake piidip atuuno olchamba piilo akes nilo apik enkolong' metoito niaarr metupuku tiatua nena ajijik enye paa ipik taaduo metoito paa itumoki naa anoto mpoosho sidan.

Ore taa enidim atiaki oltung'ani pee eyiolou esiai ekuna tare, ekuna kerra naa ilik pee ing'uraki enkare tenetaana naa pee etumoki aatook ena saa egira aadaa nibarn aitau ele papita pee mepej enkolong' naa nilo aud ena kata emuoi.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena toki naa enturore olchambai adolta ajo keeta entoki natuunoki tene nepiki naa nkujit pee melo enkolong' apej metimita enkare paa kepuo aatoyu neeku enturore olchambai.

Enikunari ena siai temurua aang' naa kibung'i ake enkiteng' nepeji imowuarak pee melo naa aitanyamal nkulie mpaka ormishire naa kemishiri ake naa nakata eyiolouni ajo keneng'ae ena kiteng'.

Ore eninko pee inya ina naa ionyu ake emukate ino ning'obu shaai nintusujaa irmatunda linonok niyakikisha ajo isuja nkaik peeku nkaik safii naa kesidai ina daa amu keeta afya sidai tosesen.

Ore nkoitoi naidim enkiteng'enare atabaiki iltung'anak litu isuma naa eimu ake iredioi ashu tenelo oltung'ani atumore ninche toontumoreitin alo aiteng'en ninche naa ina kata ake isaidia sininche lelo litu iisuma tenipuopuo aatumo aatoni airo niliki niutaa.

Ore kuna tokitin nanu nadolta arashu entoki natoning'o teninche naa ntokitin naamiri naa keeta mpisai naa kepoitoi airagie tinewuei pee edol iltung'anak naa pee etumoki ainyiang'u, mayiolo isoitok arashu nyoo.

Ore enaiko sirkali pee etumoki aategelu irmalimuni oimark entemata olosho naa kepuo aing'oru ormalimui oisuma toompukunot pookin ele osho le Kenya aa kila sukuul nishoru ormalimui lenye obo.

Kesidai enilo aas ena baye amu tenaa endaa ninye ilo apik enewuei naa kadolta ajo enkaji ina naing'atieki enko neeku melo enkijapa aimu inewuei niinyial endaa ee naa ewuei sidai oleng' napuoi aashumie ndaikin, neeku enetipata oleng' enewueji tenilo aitobirr.

Ore entoki nagira aasa tena pisha naa kule nena naateyiaraki neeku kegira aadokunyie aitodolu ajo eoto naa entoki sidai teneyieri kule, kule nena amu kiborr aisidai teneyieri kule amu kerr naa keer mpukunot pookin omoyiaritin.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena toki naa iwueitin nenen nainosieki endaa nadolta ajo kemiri nkiri oo mpukunot pookin aa nkukui aa nkishu aa ntare aa nkurueni naa ewuei sidai oleng' naa keeta afya amu sidai ewuei safi.

Ore entoki nagira aasa tenewueji nadolta ajo ormarei ele oetuo tenebo aanya endaa nadalita ajo idipa naa entoki sidai oleng' teneponu iltung'anak aashipa tenebo inasita ndaikin enye amu entoki nashipakino pookin.

Ore paa enatipat ena baye enturore olchambai temurua enkop ormaasai naa kesidai amu ketumi endaa ketum ilaturok endaa napuo aanya tenaa keeta esumash toonkaulele naa embaye sidai amu ekitodolu ajo kegirai aitobiraa enkop, kegirai airemisho entoki sidai ina oleng'.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa entasat ena natii atu olchamba lenye loompuka ijo kadolta ajo spinach apa etuuno tenewuei endaa, mpuka sidan kuna amu kepuo aapon osarge egira aimaa adol ajo kaja egira esiai olchamba lenye aikunari.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena toki naa, ore entoki nalotu n damunot naa kitodolu ajo iasita biashara naifaa naa ntokitin sidan nena tialo oltung'ani aa tenitumia oltung'ani nemeeta entoki naitaas iseseni lenye.

Ore entoki nagira aasa tena pisha naa inkishu kuna naagira aawok enkare te mpeut, enkare safi oleng', ewoi sidai, adolta ajo ndaat oo nkishu nekua, neeku inkishu naagira aawokisho te mpeut.